Chito ne kikobur eng ofisishekab sirikali aku kikuib kamunut che chang ko kirwakindet. Ngamun tisendab boishonik che chang kou yo miten kasit neu en minsetab ketik en kokwet ko chutu ak yomi boishonikab serikali mara kele nyone kandoindetab emet kokwet anan sukulyot ko inendet ne pongoni aku kora yon miten ng'alalutik chebo mara kimwoe bandab tai anan kimache kemwa ole kiisteitoi tisiekab bokitet cheu maiwek ko inendet ne ndochin ak kora inendet ne iroru akobo tukuk cheu teksetab sukul akuaror le kipcheitoi mbaronik ak le bunoto ortinwek.

Inoni ko magatiat ako eng kasariat kokiwalak and saisit ki neten ak kit ak kora beit ak kora kiwalak en ole kiamdo ak tugun ole kichopto walet netai kokitesak en beit konyete silingisiek taman ak muut akoi silingisiek sitini neminingeng tugul akokora magatiandoniton kokikechop kobit che mengech kebeberwek chemengech chekitamgot kimatakotindoi tamgomukul kounoto. Ak kora makatiandonitoni kokibit ingunon cheome bik chetindoi miandop sukaruk anan bik chetindoi mia eng borwek makatianitok kora kokiwalak en tuguk cheu kampunisiek cheinemu ak kora olekikechopto anan tuguk chekiketesyi alak.